Ore diapers tee nkerai naa meeta entorono tenintumiai amu entumia diapers apik enkerai pee Mii tarue entokitin ena elonito tenaa mitaruo ewueji nikiperie tenaa pemepik enkik ena nkulak aitaruo ewueji ake neyimita lakini ore diapers naidipa enkerai aitumia kitorrono amu kidipa atipika entokitin ore pee entumia eyie nitum likae chafu Torono tiatua biotisho osesen lino

ore esidano niyasishore emashini nadung` irkiek alang` entolu ino naa kore emashini naa kere keeta kera entoki nasieyo kesieyo adung` kesioki adung irkiek kuliko entolu ame iyolo emashini naa entoki naitobiraki tenkata naifaa teenaa entoki naitumia entoki neindim oltung`ani niyasishore tenkaraki haraka kake oree nentolu naa entoki nijo iye oltung`ani antumiyai neeku iyie ei tegemea nkufu osesen lino eitumia amu iye nkufu inonok eitumia lakini ore emashini naa entoki naitobiraki peitumia koon anaa eneintumia ie oltungani naa kesupat ninye amu kera ninye entoki nasieyo kuliko entolu.

Yiolo empisai naamiriki ee packet enkurma tee nkop ang naaa mpisai mia Moja ishirini tenkaraki ore oshi ee packet tenkop ang ore entoki naitagol tenkaraki nemera enkop naitawunyieki ena kurma amu ore ena kurma keedo ewueji ningua keyawuni tewueji niado ewueji naijio Tanzania naa sii enkae kop naado naa edol Edo teneyauni kitumia mpisai natanapunyieki kutoka enewueji mbaka nebawuni enkop Ang neeku enatoki oshi peeta ninye bei nagol tee sokoni kuliko tewueji ningua apa

Kesupat tunutumia lmokokoteni anap nkare amuu minauru, lakini kore panijo tanapa nkare taankaik naa inauru amuu kore nkaik kudotunye nkaik inapita niare, lakini kore piepik lmokokoteni kiretoki lmokokoteni amuu inkiritito ninye naa kisaidia ninye tangarake ntoki naibung; ta nkop metaa ingititoo lakini kore pijo inap takaina naa ntoki nipik nkeper ene pataa ketumiarita nguvu inonoo alotie.

Kisupat teneeku eyata enaipima amu ore enaipima kipim enkaji tenkata naifaa nipimi tenkadoro enkaji nipim urefu nipim edorooisho enkaji naa entoki sidai oleng amu mintoki aishoo kewon esiai sapuk aitoki aipim enkaji tenkata nimefaa lakini ore entoki naipima nidol enkaji ewueji nebaiki too mushoi pookin nitum enakata atodua supatisho enaipima enkaji

Kisupat tanaa kaata inaipima, amu kore nkadoro enkaji keya ng'amata naadoi impimita, lakini kore ake ebaiki iata naipima, meetai ng'amata sapuk niya, amuu kincho naipima metaa itum mpaash supat nimpimie, nimiya abaki ntoki noodo, nimiya wueji dorop, nipike ake katikati nikiliki ninye nkata, te wueji nibaki oo tewueji nimibaki, naaku isupat naipima oleng'.Iya ninche te rishata nemeado nkaji dorop, amu kiliki ninye nias.

Yiolo mpisai namirieki orkunia loo nkuuk tenkop ang ore orkunia sapuk kemirieki mpisai emiet oo siroi are ore orkunia kiti nemirieki uni oo siroi are naa tenaa sii nauni ore naa tenkaraki keedo ewueji neyaunyieki tenkop ang kepuo iltung'ana ewueji nepuo anuk enkuk nepuo enkae olong akur ore pee eyawua sokoni keedo enitungua nepuonu nepik tenkaraki kelakua enitungua nitagol bei oo nkuk

Yiolo apa nanu pee eyiolou esaa natoningo enkiteng'ena ng'ejuk tiatua langeni naa enkata nainepu ilpayiani ekweni toloip nikiliki elomon lee kwe amu keji ore apa enkongu naiterua naa ninye engen naa ekilikii entokitin natasate apa naa ninche ake naapuonu asai naa ekilikii metaa ewuan ayiolou openy nayiolou apa nanu golikinot nayimayie Eton eitu atum langeni matoliki ore tenijo ninje atoliki nalotu apailong nanu juzi ayiolou Ajo kitorok kuna natum apa langeni naitobiraki neeku eitu aitoki

Koree scrubbers kesupat metaa ipik ninche nkalo nchoi metaa ore ebaiki lolo ninche loopuonu aoor ninche nchoi naaku ketum abaiki ninche nkata supat tenaa ketum abaiki ninche nena tokitin nemetum olotukuny kitok eorito ine wuejitin netum sii nkata supat naorie ninche nene wuejitin nemetum ninche likae otukuny oyaki moyian sakpuk naa ina toki oshi esupat pee epiki scrubbers ine wueji pee etum aitumia te nkata supat naa isidain too seseni lenche

Iyiolo mpisai naa mara ntoki nishum tanaa ntoki nijo kaisudoo anap anaolog peyalo teisere aitumiai naa mitumoki pii keyari duo mpisai naaku kore duo ntoki nayari pinyangu ninyangu aitumia nenia pisai amu kore peji ishum empisai Tankaraki entoki emaana naaku medimai ama ilo nitum niroro tana ilo nitum ntoki tornoo nikiasikino nintumia nenia pisai naaku eikash tinintumia nena pisai ainyengunye nkae toki ino supat kuluko tinishum mpisai aatanyu nkae toki nimiyelo nkae toki nikipukoki nintumia nenia shilingini tenkata nimira supat.

Eikash teninyangu ntokin alang tenishuk mpisai amu koree mpisai tenijo kashuk naa keidim nikipukoki entoki toronok nintumia nena pisai ikash mpisai tintumia te ntoki ee maana nkata niata amu kelotu nkata nekipukoki entoki torono nintumia nena pisai te nkata nemera sidai indim atolimu enkata entoki niyieu ninyangu kuliko mpisai teninyangu tentoki nemeeta maana misupat tenintumia tentoki nemeeta maana kuliko tenintumia tentoki nemera supat

Ketii enkata naitarutie mpisai ashu golikinot sapukin amu ore mpisai naa ntokitin namelok enaaa ntokitin sidain too oltung'ani ore apa nanu naa kasham mpisai oleng Malo airukurukore nadoiki ewueji Torono ewueji neme nemera supat nagoliki oleng naa tenkaraki mpisai ashomo nadol apa Ajo kidim nikinyalaki mpisai maisha eno nigira abikie

Yiolo apa nikinkuna peyiee kinteru oltaka naa oltungani teniaas mbaa toroki teniaas mbaa ee aruosho mbaa nemeeta sidanisho tiatua olmarei ira iyie oltungani lemeshil ajo aa ngae lai ele ashu ltungani lemees mbaa sidain tiatua olmarei nikinchori nkarna naji oltaka ore nkarna naji oltaka niaku ltungani kemeeta kon niaku ina toki apa pee kinchourutua yiok entoki naji oltaka yani miret kon miret likae

Kore, kore nkoitei sidai, naasi peilepunyeki enkigilata oltaka, naa payielo neas mbaa supati tanaa tenelo neas mbaa nemenyinyikore mbaa naatasa apapeishoki nkarna naji oltaka,e supat ltung'ane tonolotu noomonu epalikinoto tentoki nataasa amu kore payie iaas entoki chafu, ntoki nemera sidai taatua elmarei lino nikiji oltaka, naa kore entoki nalak oltaka naa tinias ntoki sidai taatua lmarei lino.

Kore eokoto esitima, naa ntoki naewa sirkali e kenya, anaa ntoki nayeutua lkutua lorikito yuo, ninje apa loyeutwa, kore nekunaki peetodoyuori eokoto e sitima naa tangarake nia naishorutwa ninje ana, ana masaidisi, ana masaidisi taatua loreren lenje naa nia toki apa payie kitodua sitima etodoyie, tangaraki larikok ninje oshorutwa.

Kore eunoto estima naa kore ntoki naitodoyie ntakare ake ntoki nataasa olewa kumo tanaa ntoki nat naisaidiayie serkali yuo neretoki teasata nedoyo apa amu ntoki nauwa nemsaidisi, taatwaa losho lekenya. Naa kore apa lmareta lang' peyie edol ajo etodoiye sitima nenyooto sii ninche nepik apa nkop enche aisarde teng'oji pookin.

Kore olkiti latangamua peyie anyorr nanu ormanyara lai te nkolong pookin, naa nkajit naibunga peyie ayanyit lalashera lainei peyie ayanyit nkanashera aainei, peyie ayanyit papa loo papai , naa payanyit noo yeyio nayanyit sii like tungani pookin, nodol apa ninche ajo enkanyit naa nakata nabo ore oltungani likiyanyit niyanyit siiyie ninye, niyanyit tokolong ote kuwarie naa inia toki apa naatupikia nanu paaku

kore ntoki supat natasika murua hai naa karaa apa kerai naboo naguran pira leng'ejek, kore payee ahas nia naa kaiguran payau lashumpa tong'ji noodo noponu murua hai kore paaponu haisabaki nanu adol neretu sii nkule kera eeh murua,i neretu niche nesho ninche musadani sii nadol apa nanu ajoo etoki nia natasika murua natasika nkon nemeatai lataa natalaa nanu ninche.

Kore okarensi natii nkopang naa neropiyani tana ropiyani namara ndolai ropiyani ake ninche nara ropiyani ekenya, kore okarensi ekenya naa kepaasha ondolai nayeu lmusungu naaku Kore shii yuo kira Kenya nkitumia ropiyani ekenya amu ninche naa nikinchoo petaa inyang'u ntokitin niche eata ltungana kumok kuliko nilo nintumia karensi emkae kantri tana eamerika nara ndolai naaku kore shi karensi nikiyata yuo naa karensi ekenya naa ninye shii kintumia pookin aitam ntokitin.

Yiolo Ajo Iko orgavanai pee ebok benki kebol benki pee etumoki atalaa iltung'ana lenyena tenkoitoi kelo nebolo projecti kumok ore peyie elo orgavanai nebolo ena benki sabaki iltung'ana nitobiraki nkiwanjani namirishore entokitin enye ninyiangu sii enkishu naramat neboloki sii biashara naendelea biashara enye neretu sii enkere nedup aisumata aishoo bursarini neeyim Nena kera masomo naa enatoki apa pee etae orgavanai lee Kajiado tenaa ole naraok otabolo benki neloo alakie iltung'ana lenyena

Yiolo apa enatoduo kulo tung'ana lee epik eropiani ewueji tenkaraki enye keyieu nishoru eyioloti enkiguana oo wuejitin amu ore oshi lee epik ewuejitin eropiani tenaa esiatin egarin nipik tenkata naifaa amu ore eropia naa entoki naiba enkaina kiba oltung'ani kidim aitumia tenkoitoi nemera supat edim aitumia tenkoitoi torok nidim aitumia tenkoitoi sidai naa ijio oshi pee epik ewuejitin kejo pee etumia enkatanara sidai pee etumia

Kainyo euriata nayeu ltungani eigur aibug echooroto eropiyani teng'oji neboreki amu keigureti ltungana oleng tenkaraki eropiya kore ropiya naa entoki supat ntoki sidai naa ntoki tornoo, kipik eropiya ng'oji supat nikipik ng'oji tornoo kore payie edol ltunganak ajo iyata ropiya nikiri kidungi elgos payie etum ninche awata nenia ropiya, nikidungi elgos amu kibakini inia ropiya niata naa niatoki shii kore ltungani teneitai ropiya aisho likae nulo aisudori netai ropiya enye pemeyolouni ajo keata.

Ore oshi oltungani naa meitieu aitayu ropiyiani te wueji neboreki amu ore ropiyia naa ntoki torok ore ake pee edol oltungani intayio eropiyia idim ade ilo tungani nikilo aarr pe etum atupuroi ina ropiyiani naa ina oshi pee idol oltungani ore pee itayu eropiyia aisho olikae nelo aisudori te wueji nemetii amu koree ropiyia naa ntoki toronok nikiarieki nikidungieki rgos nelo aisudori neitayu te wueji nemetiiki ina ropiyia pee etum aishoo likae naa ina toki taa apa pee meitaini ropiyia te wueji neboreki

Kore entorno telkasitomani kore lkasitomai lino paaku intariki tanaa kore payie elotu ainyang'u ntokitin naaku miroo tesauti sidai nimiro tenkutuk sidai naaku meitoki asham nemeitoki ashukunye lakini kore lkasitomai lino paaku intibiraki nichoo esile nkata nayeu ninye naaku keisupat amu kelo neshukunye.

Ee ore ake tenkaraki nadungito ele team keki peas osirua too customani lenche naa tenkaraki kore oshi customani naa ltungana sidain ore enkata niata osirua nimpot ninche metaa koree tenkata nayieu ninche ntokitin inonok nikipuonu nemeeta enkai toroni natodua tiatua yie supatisho ake metaa kepuonu ninche nkata pookin aa customani linyi

Koree esidano ekingorunoto oo lomon oo tulusoitie lenkiriwakino oo ropiyiani naa koree esidano ore ropiyiani peeaku ingira aingoru naa kesupati, kesupati tenelusoo amu ore eropiyia pee ingira aingoru naa ntoki niyasishore taisere ashu niyasishore tenkae olong namara taata keisupat ropiyiani peyiee ingoru taata metaa koree peyie ijo itumo niasishore te nkoitoi supat nitum nkulie tokitin nimieta tenkaraki ropiyia

Oree foundation te nkerra naisumate naa keisupat oleng amu ore enkerai naisume neeta akili enye tenkalo eempalai ana tenkalo ee nkardasi naa ntoki sidai oleng ina oshi paa ore ninche keishori ropiyiani era kumok amu ltungani loitumiayie lukunya lenye, lukunya lenye eitumiayie aisuma lukunya lenye eitumiayie aasie ntokitin pookin naasie peyie eisuma niaku peyie eingorr ninche keisupat foundation enche amu ore naa pee eingorr foundation enkerai naisume idol nkerrai eteshet nkang enche neinyangu nkishu nepik ntokitin supati neshetaki mama oo papa lenye enkaji sidai

Kore ropiyani esururuni nchotua ndola na keiroshi oleng amu nosoito niche naaku Kore ropiya nemara nosoit naa ntoki naneneg naa niatoki shii kore ropiya nara nosoit kogol, kogol ropiya esururuni oi mpisai enkardasin naneneg naa niatoki payie kijokini Kore ropiyani esururuni naakogol Kore payie ipik lbene kejo tapasha.

Ore esidano ee mashini ee ATM naa kimpimaki ntokitin nibaki oonimibaki kidim taake niaku ore ee mafuta niyieu iyie ltungani naa enkini lakini ore peyie Incho shomo olduka lemetii ATM itum ilata sapuk nemeetae enkini nemebaiki ropiyiani inonok lakini ore atm kimpimaki ninye too ropiyiani niataa anaa too mpisai niata nisham naaji naa ropiyiani tikitam nikipuo ake naa tikitam naa osom nepuo ake ina osom shaam naaji mpisai imiet nepuo ake nena imiet nishom naaji mpisai naudo nekinchori naaudo nishom naaji mpisai naapasha nekipuo ake naapasha niaku ina oshi pee esipa entoki naji atm kelo ninye anaa vile naifaa

Keisupat emashini naji ATM oleng amuu kinncho ninye, kimpimaki ninye entoki tenkoitoi naifaa. Kimpimaki tooropyiani niata. Kesham naa iropiyiani nara imiet nara naapishiana naara naaudo, naa ekimpimaki naa nyinye tenkata. Ore taa peyie elotu enkatanemetii ATM niata impisai kunyik niaku imotum inia toki

Kore ntokitin etipat naitashoo teboo tenkaraki ropiyani keitasho nkaji sidai esoit nitesheta, keitasho elshamba sidai linyeg'wa, etasho mpilootia supati ninyegwa, itesheta nkae plot ino sidai tenkaraki mplooti, irika itipika nkera inono skul tenkaraki ropiyani naa niatoki ntoki etipat nidol mpisai ajo ketaasa tana ropiyani.

Koree nena naaji ntokitin yioloti eya ltunganak tenkata eriwata oropiyiani metaa keyau eseriani nchere naa teneningo ltunganak koree paaku ore ropiyiani eetae nkata naori neori tenkoitoi naishaa nishori metaa kilamtu netum ropiyiani tenkata naifaa pee meyau olarabal sapuk nemeyau enyamali sapuk airiki ninche ore eropiyia naa entoki toronok kore pee iyata iyie nemeeta likae naa ntoki nayaki ntae olarabal sapuk naa keyieu eropiyia metaa entoki nayau seriani entoki naori aitobiraki pee eyau seriani

Eisupat eropiyia teneyauni tenkata ewuaroroto ooropiyiani peyie eyauni eseriani. eisupat eropiyia tenewori tenkata pee meyau olarabal amuu kera ropiyia entoki torono naa ore peyie eyau olarabal metumi eseriani

Natankaraki kore nia skul keata masomo supat kore nkerai naisomare metaaa ajo anyoo pemetum lkasin naa meta ajo aanyoo pemetum siai laas tatua losho lekenya naa keas siai sidai siai loret pooki ngae siai loret ntoiwuo enyana neret sij losho lekenya neret sii tanasi lkitari notum masomo supat masomo sidai naret losho pookin lekenya naa niatoki shii petae mpisai enie ng'oji kumok oleng'.

Keiriwaa oltungani obo ropiyiani nkaraki nenyenak. Ore pee etum oltungani obo ropiyiani naa nenyanak naa kereu tena oitoi e equitel oleng amu ore taata ropiyiani inonok pee eeku iata iyie openy nipik equitel naa keisaidia tenkae kata nemera ina taata.

Kore ina naji NCBA, naa kibelekeny' iltung'ana oleng'.Keata seminars kumok, naalikinye iltung'ana nkoitoi naalimunye biashara. Naa kiliki nkoitoi nintumia te biashara ino ningoru enias, naa ias biashara te nkoitoi sidai tenkaraki ina NCBA amu kiliki ninche nkoitoi pooki niima ias ina biashara ino

Iyiolo apa netaasa central bank pelepie nkiriwaroto mpisai tolari otulusoyie naa tankaraki metii apaa mpisai oleng nia bank naji central bank, keshomo apa mpisai metaa Kuni kore payie eji antaitii neji intoosh neji inguraa netabakini naaku kera apa ng'oji neimeki naaku Kore mpisai tana ropiyani naa keikuni oleng naaku Kore tankaraki kore lari atulusoye netae ropiyani petaa keikuni teina naji central bank.

Ore enaiko kulo tunganak pee eishooyo impisai te kulo tunganak lemerewakini too simui aashu lemerewakini too kulie wuetin pookin naa nchilingini naishoori cash naa tenkaraki ena; ore pee epuo ine wueji nebaiki lelo tunganak neirorie, neisho nchilingini enye te enkoitoi sidai, neishori oltungani eitamaae te nkoitoi naanare.

Mhh kore central bank eneikuna peyie eilepunye eriwakinoto oropiyani tenebo olpolosien neibung' enkaina Afrika neilepunye biashara naa tengarake natodua ajo kore biashara naa ntoki supat. Kore biashara peaku ias nilotu iyie nilak oltung'ani ina naji tax, kore peyie ilak ntoki naji tax tenaa peyie ilak ntoki naji kodi niushuku iyie iropiyani apa naawua nikisaidia iyie. Idolita apa bank naji central nejo maishooi iropiyani peyie easie iltung'ana biashara peyie elak kodi. Neponikino ninche netum faida tenkoitoi sidai.

Ore emillioni nabo naa kikumok. Kake ore peyie ishori iltunganak neorikini naa ikutitik. Ore imillioi nano o nkalifuni o tomon teneishori iltunganak nebolieki nkulie biasharani nebolieki abaiki ewueji neyiengeki nkishu nebolieki abaiki ewueji neitukiyieki nkishu nebolieki abaiki taa ade irkulie tunganak ilchambai lenye.

Ore iroruat e biashara too seminani naa peyie kilikini eninko biashara ino peyie ashu eninko biashara ino pee ias tenkoitoi sidai nimoturraa nchilingini nitimirua alo aasie enkae toki nemenare amu ore oltungani naa kenguar entoki. Kake ore nchilingini e biashara ino teniaku iata ewueji supati nepik ore pee imiru nipik ine wueji pee minya iropiyiani e biashara neaku kenare nilo seminani kumok oleng pee itumoki atayiolo ininko pee intumia nena ropiyiani inonok e biashara.